Ore sheria naitore olosho lee Kenya naa Katiba. Ore ena katiba nenotoki apa olari loo nkalifuni are oo tomon. Inakata apa natum olosho le Kenya elakunoto.

Oore embaye naitiship teena siai oo imaua, naa oore imaua naa keitodolu ooshi enkishui. Oore imaua naa entoki naaaji niidim ayaki oltamueyiai te sipitali, neshipakino, ore imaua naa entoki naaji naa teniun tiatua enkang iino, neitodolu emanyisho sidai oleng, ore imaua naa entoki naa iidim aikarie enkang' iino.

Kesidai enkiremore oleng' ore enkiremore naa entoki nashipakino oltung'ani tenees amu meesapukn ingaramani enkiremore enaa enijo aing'orie naai esiai nilo ainyiang'unyie indaiki toldukaai matejo niun iyie irpaek linonok niun impoosho inonok niun sukuma wiki inonok nintumia tiang' miata iropiyiani naai kumok nintegemea piitum nai kuna tokitin, ore enijo aitanyanyukie ine town matejo inolduka naa kuna nituunoko keon ira asipani ajo intokitin biot.

Oore tenakata inkebelekenyat natii atua ormutandao, naa oore entoki nagirae aimaki oleng' naa eele kioma le siasa loitobirwa oloti liopa lorais loji Rigathi Gachagua. Kegira tanakata ina party aitanyamal oleng serkali, kegira aisho serkali erishata nagol negira sii aitanyamalisho naai metoning'i oltoilo loltung'anak tenarishata.

Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol , tenadol ena naa ashipakino tenadol amuu itelelekiaki iyiok eninko pitum kulie tokin ake tormutandao. Matejo naji teniyeu ning'oru passport, teniyou ning'oru kuna tokin naijo birth certificate teniyou ning'oru ena huduma ee affordable housing na tenilo enaa eCitizen naa kelelek oleng' pitumoki aing'oru te siokinoto alang' tenilo nena ofisini.

Adolita teene wueji iltung'anak naa oore kulo tung'anak iijo keitau inkera e sukuul, inkera natii universities nadolita aajo kepoito aing'oru kuuna ropiyiani ooshi naishooyo serkali agira aisaidia kuna kera nemeidim intoiwuo eenye atalaaki iropiyiani mbaka kenya neidip isukuulini. Oore oshi kuna ropiyiani naa ekinchori itii sukuul, oore aake peyie iidip nitum esiai nilotu ashukoki inkera iropiyiani eenye. Niaku oore entoki sapuk nadolta teene wueji naa iina siai egira inkera aing'oru nena ropiyiani.

Ore enaiko pee aitelelek enkigerore e serkali tumurua ai aashu te kaunti ai naa tenangas aaku asipani makewan, matejo, ore pee elotu nafasini e serkali atua ena kaunti natii nanu nemaata oltungani lagel, nemaitumiya enoonkajijik, nemaitumiya enoorgilat, yaani naisho kulo tunganak laa ninche oota nena tokitin naayieuni pee eyai ,ore ene are, naitukuj sii iltunganaka ajoki ootu engoru nyoo? engoru ena kigerorre nalikio ajo ketii nafasini naatupukutuo ,ore kulo tunganak ledukuya looyetuo aingoru naingorr tena keidim inkardasni enye aatabaiki ina yienoto nayieuni teine naa ninche aiterr aisho napal enoonkajijik napal enolgilata.

Eeh keti. Keisapuk oleng' amuu tenilo aing'oru siatin naa pookin ake pekidimi aisho ena siai tenedoli ajo mira olaruoni. Naa ore enkoitoi naitodolu ajo mira olaruoni naa tenintodulu kuna ardasini.

Ore sababu e dukuya nanyorie ena siai e uber naake elelek iropiani nitoki aaku mituraa enkata naa kuna matatu ni naabore iltung'anak. Ore entoki e dukuya naibarie ketii iltung'anak keti iltung'anak litumore nitumore irmukorani enaa ore oshi taata ee irkesii looltung'anak kumok oogira aye naake i husika nare kulo tung'anak le uber.

Ore oshi sintema, naa kisidai, kenyor oltung'ani tening'or amuu entikii na naa idolita nagira aasa. Idolita iltung'ana logira aitodolu ena toki, nidol kulie likintiship, nidol irkulie lemikintiship, idol irkulie loishirita, yaani entokii naa idolita. Ore naa enkisuma obukuin naa idol nibiribir neeku eru entoki nagira aasa tine naa igira ake aibiriibir elekunya ino ajo entoki naje nagira aasa. Kake ore naa tofauti oo sintema na idolita naa te sintema ajo yes nena nagira aasa.

Ore oshi enkiguran naa kitutum iltung'ana loo loshon onkuapi napashi pasha. Naa ina oshi pidol ajo ore enkuguran naa ore ake pilo oltung'ani aing'or naa ishipakino amuu itum iltung'ana loo mpukunot pookin, nitum iltung'ana loo nkabilaritin pookin tine nilo ayiolou orkuak loltung'ana oshi nemiyiolo neyiolou sii ninche olino nikintiship oleng'.

Adamu osirua otaase tenkang ang na olalashe lai etumurataki, marikino aikata ilo sirua ,osirua sapuk apa oleng, eteyianga apa mpapa nkishu neponu irmaasai nikishipakino oleng, na anaton oshiake nadamu ilo sirea nadamu ajo atadua apa entoki emaana oleng ataa duo orkuak sapuk lormaasai itu aikata nanu adol anaa paini.

Eti sipitalini uni natii orkerenket le Kisumu emoyian e kansa. ore ene dukuya naake eji Fairmount, ore eniare naa sipitali naji Agha khan, ore ene uni naa sipitali naji Salama cancer center.

Ore enkolong nataasa enasiai naa atii sekondari na enkiguran apa inakata, kingira apa aiguran enkilasi euni we ne onguan.

Ekaliki ajoki aata enkolat naaitanyamalita oleng' nayieu nalo tenteke naa ene rishata dorrop naa kaomonito ntae entaretoki manoto amu tenaiturra ena rishat naa kitodolu ajo mesidanu enkishui aai amu ore ena rishata duo nanoto naa keloito aibelekeny enkishui aai katukul.

Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol ena naa ore ena aji naji KICC naa ketii ntokitin kumok keti nkopisini orbunkei, eti nkopisini o senetani lena lena Kenya, netii ntokitin kumok oleng' orkuak lo nkabilaritin puku kumok tele osho le Kenya. Nee ewueji sii neasieki ntumoretin sapukin oleng' tele osho le Kenya.

Kaishoru sababu naibarie ena ena enabaye, ore entoki e dukuya naa teninyang'u masaa tene woji neji kilimall, naa kidi kiidim awaita ninye e wiki arashu eya lapaitin itu aikata ebau, ina entoki e dukuya. Nitoki aaku iltung'anak tiinye lemiyiolo, neeku kore tenimiata oltau liyanyunye naae kisioki agila tau oleng'.

Kesidai eniata embeki oropiyiani napulusunyie amuu, iidim anoto iropiyiani terishata nemiado oleng. Naa oore aake peyie eitum kuna ropiyiani iidim anoto iropiyiani kumok nemiidim aatijing' esimu. Niaku pooki ake peyie iidim ataasishore kuna ropiyiani naa teniaata embenki. Niaku ore pee itumoki ataasishore kuna ropiyiani naa kifaa piata embenki, naa ketii aake tayari pee itumoki atang'amu kuna ropiyiani.

Ormarenke sidai ake amu kejito iltunganak kesidai kule naoto nisulaki inatii ene naijo ena nadolta ,meeta oltungani lemenyor kule naoto.

Kaipotu meeu adol emukunda aai enagira aikunaa, naliki sii ajoki ore ljirikieti lenkare lemekute eata esiai nimifaa peenangari anaa file naitobira sinanu lainiei naliki ajoki tenipik enterit nipik enkare, nipik lolo nganayio lekuna sukumani na ketum sininye orkiti shamba lenye lijo olalai.

Meesapuk enasiai oleng tenkop aang amu ntokitin enkop ang nemeshaasha, tonkuti katitin ake esha ore enijo aitanyanyikie enkop nijo narok na kesapuk enchan te kejiado, neaku me.

Kore entoki sidai nagira aing'oru te siai nayeu naa esiai naata freedom, esiai naake alo nkolong'i ile te wiki paa kore enkolong' e jumapili nalo kanisa. Esiai naa kebaiki naasaki ntokitin nayeu ore hoo duo nemebaiki pookin kake matejo duo e sajati e omon te sajati eip nabo to mbaa nayeu nanu naasaki koon.

Eton nanu mayiolo enarata enakre nemetii ae kata oltungani laitodola metayiolo kake kaidim nai sinanu , kangwar nai oleng payiolou enarata enkare.